Nitiere mine ariyo mawuotho, kendo girwako lewni mek kitenge. Gintiere e ndara kendo nenore ni giyae, chiro kata nyalo bet ni gidhi e chiro. Miyo motelo oting'o nyathi e toke kendo gidhi kuma gidhiye. Gitweyo gimoro e wigi be, kendo ng'ato ka ng'ato oting'o gimoro e wiye. Nyalo bedo ni gidhi uso e chiro, kata giya nyiepo e chiro. Ginenore ni gin mine ma roteke kendo gihero tich ma gitiyo. Bath ndara kanyo be nitiere lum, marolum.

Mae chal ni en ja ohala matin, kendo ouso e duka mar mabati. En wuoyi kendo nitiere nyako mamiye gik moko machalo ni odwaro medo e duka. Ouso gik matindo tindo kaka rabolo, mikate, tong,' chak gi gik mamoko mang'eny bende. Oyudo yuto ne matin e dukane kanyo kendo onenore komor kendo obuonjo. To lekege en rochere. Gik ma ouso kanyo miye yuto kendo be konyo jok ma odak e aluora kanyo nikech koro giyudo chiemo machiegni maok gidhi kuonde ma bocho bocho.

Magi gin jo sirikal mar kenya mane nitiere ndalo machon .Korachich nitiere Raila Amolo Adinga ma sani pingo sirikal ma kenya kae. E diere nitiere Daniel Arap Moi mane en jatend piny kenya e ndalo elufa chiel prochiko gi prabiryo gaboro nyaka e lufa riyo gi ariyo bang'e ne otho. Manitiere kora koracham en Kibaki , kendo ne en jatelo mar piny kenya kae e ndalo mar aluf ariyo gi ariyo nyaka eluf ariyo gi apar gadek. En be nobet matuo ba ne otho. Jogi nokonyo piny Kenya kae e weche siasa mane gigoyo kendo ne gitelo e yore mopogore opogore maber bende.

Mae en benki maduong' ahinya e Kenya kae. Kendo benki te mantiere e buore Kenya kae, nitiere e bwoye. Kae e kuma iloso e pesa manyien. Kendo ka e ma kuma inyalo wil pesa bende. Benkini ema kano pesa duto manitiere e piny kae kendo en gi obila mang'eny marite. Mano nyiso ni, arita makae nitiere malo. Joma tiyo kae be nitiere gi lony e weche pesa kendo gin eme gikonyo piny mar Kenya tiyo gi pesa gi ka, kamakare. Kendo chulo gowi ma piny Kenya nigodo. Serikal be kwayo pesa mana e bengini, kendo ka gidwaro kano pesa ,be gibiro mana kanyo. Bengini ondiko ji mang'eny matiyo kata jok maluoke ,nyaka jok marito kanyo be ichulo pesa. Wanyalo wacho ni okonyo jokenya mang'eny e yudo tich.

Nyithindo matindo madhi e skul kendo gintiere klas. Japuonj puonjo gi kaka onego giti gi komputa matin ma inyalo tii go kaka simu. Mano miyo gi gibedo gi lony ma nya sani madwarore e piny kae. Gik moko tinde itimo e yor simo kendo mano miyo gik moko bedo gi yot. Emomiyo ipuonjo gi kapod gitin ma ka gibet madongo, ginyalo tiyo go e yo maber kendo maonge pek moramora.

Miyoni en jasuko kendo onego obed gi mo ma iwicho e wich. Onego obed gi ochanu kata usi ma kang'ato dwaro ni mondo osuke godo. Lony manyasani ma nyiri ohero ni okad gi bende onego obedgodo kata seche ma osuko, onego ogo lain moriere tir mamiyo ng'ato neno maber. Masin mar rieyo wich bende onego onyiew mamiyo ng'ato wiye bet maber ahinya kata ka ok odwar kado wiye. Nyaka ong'e suko maler ahinya mondo ji omed biro ire.

Nyithindo matindogi oruako lep sikul, kendo chal ni gin tiere e kilas. Ipuonjogi kaka ginyalo tiyo gi kompiuta matin ma inyalo tigo kaka simu. Kendo achiel kuomgi nenore kabuonjo kendo lekegi gin rochere. Osiemo gimoro e kompiuta kanyo kata kamano ong'iyo picha kendo onenore ni omor ahinya. Ok gidewo kata ni othinyo a e umgi, gin gi mor amora kendo chal ni kompiuta matin minyalo tigo kaka simu moro gi ahinya. Chalo ni nitiere japuonj ma puonjogi kaka onego giti godo. Mae miyogi gibet gilony manyasani.

Ne wadhi doyo gi janyuol na kendo ne akia ni chieng' rieny ga ahinya. Chieng' nogoya mane ao onge kata tipo moramora mane anyalo dhi aponde kata abede. Kendo narwako law ma bade tin mano kaka denda noila bede ga tee ne ila kendo kaka nachopo dala ne ochuna ni nyaka aluokra to pod nawinjo mana ka denda ila. Mano nopuonja ni kadok e puodho onego arwak law ma bade bor. Nyaka be arwak long kata law magik ma piny e tiende. Pii modho kata ogudu be onego ating' nikech chieng' nyalo rieny mang'eny ahinya manyalo moni kata dhi mbele gi tich kendo kech nyalo kayi ahinya mamiyo ibedo maonge teko.

Ogudu sati, long gi wuoche ma nyako ni orwako mago tee ne onyiewo, kendo koke be nenore ni owichi rangi marakwaro , mano nyiso ni nodhi e salun bochulo pesa mondo olosne koke kamano. E lwete be oting'o buk kendo buk bugno en maralum , ma obedo ni ondiko go gik ma oseuso kata gik madonjo . E lwete moro kendo be oketo e gunia, gunde go oting'o gik moko ma inyalo usi kendo ng'ato yud pesa .Kumochung' kanyo be ne ot utego ichulo pesa ne wuon go . Wiye be nenore ni nokado mano nyiso ni ne ochulo pesa mondo olos ne kamano.

Magi gin nyithindo matindo ma orwako lep sikul. Mano nyiso ni gintiere e klas kendo ng'ato ka ng'ato oting'o komputa matin minyalo tigo kaka simu . To achiel kuomgi nenore ni oketo gimoro e eite otemo winjo gima nitiere e komputa kanyo. Kendo onenore ka gima owinjo maber ahinya. Mamoko to ng'iyo mana komputa gi kendo gineno ka gima gimor ahinya . Gibet piny e dier ot gin tee kendo mobet e tung' kucho cho nenore ka gima otemo keto komputa no e ite mondo winj gima komputa no wacho. Ler donjonegi maber ahinya nikech dirisa nitiere butgi kanyo .Magi nyalo bedo ni komputa mane sirikal oseyo wacho ni biro miyo nyithindo, emomiyo nyathi ka nyathi nigi komputa machalre kendo maromre.

Mae en gir sitima ma ng'ato nyalo keto go sitima e ode kendo gini yudore e aluora mang'eny ahinya nikech sani jolony matinde tiyo kode. Ng'ato nyalo keto sitima maromre gi pesa ma en godo onyiewo e simu v bang'e ko idhi orne nembni mang'eny orwako kodiyo gi kanyo. Kendo kosatieko rwako gi odhi diyo gi marambulu kanyo dhi ndiko ne ka gino odhi kata kapok odhi. Kapok odhi onwoyo nembeni go kasto o odiyo gima rambulu no bang'e orito kodhi to sitimbe dhi duogo kendo ng'ato nyalo nyiewo saa saya seche ma en gi pesa . Mae kelo yot nikech onge ng'ama thago nyawadgi ka sitima ne olal, onyalo mana nyiewo kende kata onyalo nyiewo seche ma o en gi pesa ka oonge pesa to obet abeta kamano.

Rowerni oya kuonde ma opogore opogore, nyiri gi jowuoyi kendo moko oting'o oboke e lwetgi, chalni gibiro mondo ging'anyi e wach moro ma ok gine katimore maber. Nyalo bedo ni ginga'nyo nikech sirikal ok titijgi maber kendo gitemo seyo sirikal mondo owinj gik magiwacho. Geche moko be nenore e ndara kanyo nyalo bedo ni jogi ogingone garino kata gechego mondo kik kathi nikech igi chalni owang' ahinya kendo ginyalo timo gimoro amora mondo gimi serikal onen gi kendo owinj kwayogi

Nenore ni mae miyo gi nyathine manyako, kendo nyathino bwonjo ka ng'iyo min gi, min gi be ng'iye kabuonjo, min gi chalni puonjo nyathini tedo mandas kata chapat, kendo ginenore kagibago mogo, gin tiere e odgi kendo gichalo jochando nikech gipogo odgi mana gi lau kendo launo ok chal mar jo pesa. Miyo gi nyathini chaloni gin gi winjruok maber ahinya emomiyo gingiyore kaka gingiyoreno, kendo mingi oketo lwete kagima otemo nyise gimoro

Jogi ipuonjo kaka ginyalo bedo obila kata KDF e bwore Kenya kae. Ibiro chulgi maber kagise ng'eyo tijni kendo ka gisewinjo kaka ipuonjogi. Jok ma omako gik mopuonjgi kendo ba okalo tem maoket negi ibiro ndikgi mondo girit piny Kenya ka mano miyo onge jok maricho mabiro donjo e pinywa kendo ibiro ndikgi mondo gikel arita kwe maber kuonde ma opogore opogore obwo Kenya kae. Mano miyo ji luwo chike kendo dak gikwe.

Mae en Uhuru Mwigai Kenyatta, kendo ne en jatend piny Kenya chakre higa mar elufalariyo gi par ga dek, nyaka elufariyo gi prariyo gi ariyo, ne okelo dongruok mang'eny e piny Kenya kae, kendo be nong'eye kaka nyathi ma ja tend piny Jomo Kentatta ma ne osekalo. Ka ipimo osuru mane wachulo ndalo mane en ker, newachulo osuru matin ahinya kopim gi ndalo masani, kendo be ne okelo winjruok mang'eny gi pinje ma opogore opogore masani piny Kenya tiyogodo kendo omakoregodo. Ne en jatelo maber kendo be ne owinjo ywak mar jopiny, kendo ne en jatend party mar Jubule manomiyo odonjogo e telo

Mae en kabich kendo inyalo ti go e yore ma opogore opogore , ipithe e puotho kendo ng'enyji nikodo, okonyo e yore kaka onyalo tiyo kaka alot ma ng'ato cham kendo inyalo ng'ade kaka kachumbari gi nyanya gi kitungu mapor e chumbi, okonyo ahinya kata seche mang'ato dhie cho oko bed gi cho matek ahinya obedo gi cho mayom. Kabich be dakteche mang'eny nyisoji mondo ocham nikech en gi gik maduarore e del. Inyalo yude e aluora nikech ipithe gi ji mang'eny

Magi gin yit yiende moko be gin yit oboke, itiyo kodgi ma opogore opogore to gin yath makonyo e del ka ng'ato tuo, moko iswago kamano mondo ng'ato omathi, moko be iswago kendo inyalo tigo e tedo chiemo, gikonyo ahinya kendo ng'ato onigo ong'e yiende kata yit oboke minyalo tigo kaka yath, ji be onego bed gi lony kaka ilosogi mondo seche magitwo ginyalo loso kendgi kata ginyalo nyiso ng'ato mondo okonygi loso mondo gimathi kata gicham mondo gichangi